Haha ndĩrona ciana cikĩrĩa, na rĩrĩa kaingĩ tuona ciana nyingĩ hamwe ciĩ ũũ nini cikĩrĩa ikoragwa nĩciana cia ndigũa cikoragwa cigĩikara mũciĩ ũríĩ cikoragwa cihetwe ciikarage, na haha ta rĩngĩ nĩandũ awendi mwega makorwo makĩmacerera, magakorwo magĩũka kũmarehera irio na ta rĩngĩ nguo na iratũ, ciana ici nĩcironekana cikĩrĩa na nĩcronekana cikarĩte thĩ nĩgetha cikorwo nginya cikĩhũrwo mbica, na harĩa thutha ndĩrakorwo ngĩona andũ marũgamĩte ta rĩngĩ nĩgũkorwo marakorwo makĩmaihũra irio.